Ore enewueji naa, sitej orbasi. Netii irbaasi oopuo iwuejiting' nepaasha. Nenapi ntokiting' kumok, enapi nkuk, enapi iltung'anak, negira entasat alotu ajing' egarri pelo ewueji nemanya.

Ore ene netii nkera are naa kajo noolarin ile nedou, egira aadala tenebo aashipa naa enkong'ata sii etii, egira aiguran enkiguran enye.

Ore ene wueji neim ingarin ebata orbaribara, ewueji nepejieki ilchumai, nepej nitobirieki ngarin ,netii sii ildukai oomirieki ntokitin ,keponu ngarin ene wueji nepeji too ilchumai nitobirakini ewueji oo rmakenikani.

Ore ene netii iltung'anak orook ormusunku, ore kulo musunku neetuo aing'or ing'uesin entim, neponu aing'or orkuak loltung'anak, neponu awosh empisha tenebo, neponu ayiolou imbaa nagira aiendelea toltung'anak.

Ore enewueji naa emanyata, orkerreti apa oonyiti, nedupa oleng' tenkop ormaasai. Na keponu apa irmurran, neala ereko, nishop ilesoi omasaa.

ore eneikoni tenetumi enaisho oolotorok, naa kepuoi aarut ilotorok, toonyimi. ashu tiang' tiniata oltungani ewueji nejing' ilotorok, nitayu enaisho orkenkei.

ore enekunari ena bae, naa osirua ele, lenkiyama ashu aa lemuratare, naa kepuonu iltung'anak too wuejitin naapaasha, nitoomoni iltung'anak eton eitu aapuo aanya entumo. neng'as iltunganak aatoni anya edaa. nitukui iltung'anak inkaik, pee etumokini aashom entumo enkata nabo.

Ore naa ena naa arusi, ashu enkiyama nayaamate olmurani we ntito, nepuoi enkang' oo entito. Nerikuni te nkang' enye, too ngarin nepuonu ingarin, aibung olbaribara apuo enkang' oo olee naa ninye duo oyama entito.

ore ena bae naa keyau osotua, amu kepuonu iltunganak too wuejitin neepaasha, ashu aa sukuulini, nepuonu aar empira, nepuonu iltung'anak aayiolouno. neitudupaa iltung'anak naboisho we seriani te wueji netii.

ore ena naa orkereti loormaasai, lopuonu iltunganak aayiolouno ,nepuonu aarany isinkolioitn lenye tenebo. nepuonu aautaro torkuaak loormaasae.

Ore ene wueji naa sipitali iltamoyiak meta metabaiki neyiolou emoyian naata nereteni nishori irkieek e moyian naata nelikini eneiko tenitumia nelikini ajo kainyioo nayawua ina moyian.

Ore ena bae kipirta ilaramatak, loontare, neyauni irkuoon kutitik, nishori kule toontupai, peetum ataraposhoto, netum afya sidai.

Ore ene netii iltunganak aare oltasat botor orkijanai neetuo atoni tenebo negira oltasat aikok ele kijanai imba naihusu orkereti loormasae.

ore ene naa sherehe eetuoki, naa nishori orkijanai entito, ashu ae ake bae oormaasae. nishop iltunganak imasaa nekuso. nepuonu iltunganak nneok shai tenebo.

Ore ena na enetipat amu orbaas ele, oyau iltung'anak towueiting' nepaasha, netumoki iltung'anak ashom isiaitin nepuo irkulie iwuejiting' enye nemanya, nepuo irkulie inkang'itie enye eimu enasiai.

Enetipat enasiai oleng' amu ore enkare naa ninye enkishui ooltung'anak wenoong'uesi, nepuonu iltung'anak aawoku enkare peepuo aitukishore, nepuo aawok toonkutukie neitaas kulie baa ake kumok.

Ore ena naa enkuatata naa keetai enkauatata naapaasha, keeta enapuoi ilapii kuti neetai enapuoi ilapii kumok. Naa ore temusho naa keishori iltung'anak isawadini.

ore ena naa orpolosie oworr inkauntini are naa ekingirai ajoki tene karibu marsabit orbaribara olo enkop e marsabit netii iltung'anak ooreuta imbaisikilini oopoito inakaunti e marsabit.

Ore ene naa ewueji e public nawoshieki isimui. Negira oltung'ani awosh esimu, awoshoki ilchoreta lenyanak. Ashu ewoshoki ormarei lenye ayiolounye imbaa eseriani. Ashu ewoshoki ake kulie tung'anak kumok.

ore ena siai na kenyorayu oleng amu ore tenkata natae enkijape ,arashu enkata nangira asha na indim atapejo olpaeki obo nindim ainosa na ekiponiki enkima osesen.

Ore enasiai na kesotuni irkeek tentim otoito, neyauni ,nepiki enkima, neyierieki idaiki napaasha naanya iltung'anak, na keij si iltung'anak enkima tenkata naatae enkijape.

Ore mapendeleo nayieu nadol tene, arashu enkitobirata, keyieu na kitobiri oljiko sidai onya inkuk kutik, neyier imotiok kumok tenkata nabo.

ore sababu ees iltunganak ena, kepuonu naaji iltung'anak, okuni, arashu oong'uan, oota entumo, neinok enkima te katikati amu keyau, keera enkijape, neeraa, inguesi amu menyor inguesi tenedol enkima nyupiyup.

adolita tene erumu nairagi, amu adolita edapash, nadolita irmiranketini, netii inkamuka, netii enkararai enkare, netii emisa naitelekini intokitin.

adolita tene iimai kumok, nadolita iltunganak, nadolita sii irkek ouno, nadolita sii ninye enkaji.

Ore sababu pe iyas enasiai, na keponu apa inkera kutitik, nejing' atua ena toki na ijo egarri, nereu, neshipa tenebo, neyielou nedol intokiting' kumok.

Enetipat apa enasiai oleng' amu keponu apa inkera netoni, meikoo iltung'anak botorok, nitayiolo ninche imbaa sidan nagira aiendelea. Neitayiolo sii imbaa kumok naipirta enkishui enye.

Kanyor enasiai oleng' amu keyau iltung'anak towuei nepaasha. Neponu ayiolouno. Nitudupaa eseriani o naboisho, teneponu atoni neyiolouno tewueji nebo.

ore ene wueji naa olosinko etii kulo lewa, egira aarany isinkoliotin lenye, loormaasae nigis, aishindana ajo kalo, oyiolo aigiso oleng',ashu aa kalo oidim aipido oleng alang' irkulie.

ore ibaa niyieu pee itumoki ataasa ena siai, keyieu naa iyata oranki, ling'erie nena ampa, niyata, nchaba igerokino nena amba, nipik enkima. nitumoki atutukunyaki ,etumiki aigero nena ampa.

ore ene naa boo ake etii intasati onkera, etiii inaaripisho etii enagira aibung' enkerai. etii entito kiti nagira asuy enkukuri egira ngotonye aliki eneikoni tenesuuy enkukuri.

Kadamu ajo sipitali ena, neewuo oltamoyiai metabaki. Negira edakitarii aipim ajo kebaa enkima osesen lenye peetumoki atabaa neliki ninye emoyian enye.

Ore enewueji naa sipitali, netii oldakitari neewuo si ninye oltamoyiai oya lala, neeku ninye egirai aitayu ilala, pee etumoki aishiu.

adolita tene enkardasi e kengen foundation. nadolita sii ninye nkarn oltungani oaplaaya, university natii, nadolita course naasita, nadolita inamba enyenak esimu, intarikini apa naaplya, nadolita account number, nadolita sii ninche account name, nadolita branch.

keibelekenya ena siai too saai kutik oleng',tenelo oltungani olduka ninyiang'ishore kuna ropiyiani arashu aa tenelotu oltungani oota ninye iropiyiani enkardasi, naaitoshea kuna shilinkini, neisho ninye oltung'ani, nena ropiyiani enkardasi, neisho ninye kuna shilinkini tenaa mia mbili, arashu aa mia. neisho sii ninye kuna shilinkini.

ore ene naa parliament e kenya, napuonu ilarikok aatumo. laa mps loo kauntini naapasha. epuonu aaimie ibaa, neeny kulie, neimie imbaa, naaipirta iltunganak lenye.

Enetipat enasiai amu, inchooyo erikore apa o rais ledukuya eisho oliare. Na enetipat amu keyau naboisho weseriani nemetii enchangar.

ore ene naa equity keponu iltung`anak apik iropiyiani neitayu kulie nepik kulie peyie eitumia too nkolong`i naaponu kepik ine biashara inolturruri naa kishooyo sii ilooni toltung`anak oshi oitumiya.

kanyor ena siai mau kepuonu ilashumpa too kuapi enye, epuonu aaing'or ing'uesi, naa, kelak sii iropiyiani, nepuonu iltunganak, aamiraki imasaa, nemiraki idaikin, naa ketum sii ninche lelo tung'anak idaikin, iropiyiani adake, natum ainyiang'unye kulie daikin, neesie kulie baa kumok oormareita lenye.

ekadolita tene enga'ri, natii iltung'anak aare shumata. netii irkulie atua, nadolita, iloitikoshi aare, nadolita sii ninye, orbaribara, nadolita irng'atunyo, nadolita enkare naa ninye eokito orng'atuny obo, nadolita enkop nanyori.

Ore enaa enkaseti e daily nation naa kitodolu ajo kainyioo nagira aendelea tenkop e Kenya nadolita sii ninye Koome aa ninye e jaji sapuk e Kenya ijo kitodolu ajo eitayioki security enye.

Ore ebae nagira aasa tene, naa siasa ena naiwuo orbunkei arashu o rais neponu iltung'anak aiturrurro, ainining' ajo kaji egira ajoki ninche.

Ore enikunari enasiai naa, kepoi ang'asa aliki iltung'anak oltung'ani lenye oshomo, nepoi ailejlej nitigiri, nipangai intarikini we enkolong' nauni osesen, neponunui ake aigil ake aitigir iltung'anak, nilejileji, paketumokini taa atunukai osesen.

Ore ene naa supreme court sapuk e Kenya , naa ninye eyay iltung'anak ootupurushote ,ookulie ake ootasa kulie baa torok aapuo aisitaaya nepuo ainining orkesi lenye .

Adolita tene inkajijik, nadolita sii egarri. Nadolita inkera naa ine sukuul nara uni. Nadolita sininye oltung'ani obo, oishorita iropiyiani, nadolita orpuya.

Manyor enasiai hoo duo naa orkerreti lemurua, kake kichafua iltung'anak amu kepuo iltung'anak aelare nkuruon, neinyel iusoi oltung'anak.

Isum oltung'ani ena esiai, teniriku nitonini pokira tenebo, niliki eniko teneimie iusii iwuejiting',nees sininye enaa enigira ajoki, petum atayiolo aitobiraki.

ene tipat ena siai oleng. amu kepuonu iltunganak,.arashu aa ilchoreta leilo tungani ogira aisherekea enkolong' einoto enye, nepuonu aanya keki tenebo. neyaki isawadini.

Ore ebae nagira aasa tene, naa enenchipai oleng' natiu enaa enatoiwuoki enkerai kiti, arashu enaishinda oltung'ani olorika, oshi lina murua ogira aing'oru. Neponu iltung'anak aashipa nerany isinkolioitin tenebo.

enetipat ena baye amu keponu iltung`anak aifundisha irkulie isiaitin napaasha neponu sii aaliki ajo kaji iko peee erretena tenigil ake embaye naijo ina alotu.

kanyor ena bae amu ilo oltungani aisum, ibaa oshi, nimiyiolo ,niyiolou ake kulie kumok eimu enkisumata nisum ibukui, niyiolou, nitum eng'eno sapuk.

Ore kuna naa inkera esukuul napuoito niche sukuul aisuma netii enkerai kiti naa kaj enaiterunyie ajing newoshitoi sii empisha

Ore enikunari enasiai, naa kewoshi iltung'anak impishai tonchereeni, enkolong' naemishote iltung'anak, ashu enkolong' naawua oltung'ani digirii, newoshi ninche impishai.

iindim aitobira ena tening`as aunisho nipik endaa enkop nirreshu enchan metasha peetumoki nena nituuno atum enkare peetumoki aatubulu nintoki alo ainy`iang`aki empeku nilotu aitoki apik peetum atubulu tesidano nemetumoki ing`uesi ainosa.

Ore ening'o teniyieu ninya ena naa Ing'as apik emoti enk'are paa Ibukoki paa ipik enkima ashum meirkuto nenenau paa itumoki aikaranga ekurto paitumoki taa ainosa Ina Kata ekurto.

ore ena naa enkiguran oo nkera, naari tosoit, ipik osoit olaini, nirumoo aitiid ilainini aiteru ole dukuy mpaka ole musho.

ore eningo tinintobir ena naa ilo ainyang'u nena nilotu aun nibukoki enkare ,nireshu engolong naku pee itumoki atuturu idipa aakuto.

ore eninko pee inyia ena, naa ing'as aitayu, paa itumoki atangueta, nipik esaani, nipik emoti eilata, ninkaraank, nipik shumpi, ore pee eku nitumoki taa ainosa.

ore embaye nagira aasa tene naa imunyi kuna naara Uni naagira ninche adaa aanya nkujit ake aitirring`a.

Kanyor enasiai amu, enkintisip enkomom tenikielieki olchani, nikiutiutieki, naa kitayu sii inking'urat tenkomom.

kanyor ena siai amu ekintisip enkomom, tenikieliki, ilo shani nikiututieki naa keishu sii inking'urat tiatua osesen.

iyas ena baye naa enetipat oleng amu inchop nkilani sidain onkamuka ninchop inaaiborr naa enetipat tenilo aing`oru esiai amu inakata ake kitumokini aishoo esiai.

ore ebae nagira aentelea tene naa engiremore ena oongaroti negirai aitau amu idipa aakuto, aalo pee etumokini aatasotu.

kadolita tene inkitunguuni, ormushele, mpoosho, miinchi naanyori nadolita siininye esukari.

ore ena naa wangari maathai, apa naitasheki eripoto oo ntimi, naa ene tipat apa oleng'.amu keripi apa inakata ntimi meetae edung'oto oorkeek, meetae edung'oto oo nkuk. nemeichafuae apa enkop.

ore entoki naitiship tena siai naa iduaya isinkirr epuo tiabori enkare nenya imbenek nintoti nikintiship oleng.

ore eninko tenintobir ena, naa ireshu enoshi kata aa sapuk enchan, paa ipik irnganayio enko amu kebulu ina kata aasioki amu ,ketum enkare naitosha.

Ore ena naa app e kcb bank, naitodolu eninko tenilak token ,ninyang'u, nikintodol ilooni, neeta si ewueji niseevieki iropiyiani.

Ore ele na oltupa le Coca-Cola. Inyang'u oltung'ani tolduka niwok enkata niata enkure, arashu ah enkata nidipa endaa.

Ore entoki nagira aasa tene, naa eetuo iltung'anak lenkopis ashua iloasisho tenkampuni nabo aapuonu aawosh entumo naipirta imbaa enye.

ore ene naa shumata oldonyio netii enkaji nabo naa enooltung`anak oi camp ashua iltung`anak loontimi ooponu aatoni aing`orisho.

Ore eninko tenintobir kuna, na ipik endaa enkop, nintayu, nilo tenkolong' metoosho peyie etumoki atoito, nitumoki aituko tenkare sidai metoito.

Ore enatoki na kitumiai towueiting' kumok. Kidimi aitumia teneo oltung'ani ashu ah teniumia metaa kegira osarge aimu, nepiki petumoki aiboi osarge. Na kidimi si atipik oltung'ani teneremi osindano, aibookinye pee ibooyo emion.

ore eneikunari ena siai na imaua kuna naidimi aatun nepiki atua greenhouse metubulu peemewosh enkolong nepiki embata orbaribara peetumokini aatimirr arashu epiki nkajijik isunta pee itobirr inewueji metisidana.

ore enewueji naa oltaka arashu aa ewueji neponunui aabukoki takataka oowuejitin neepasha nelotu oltung'ani aing'uraa tenaa ketii ntokitin sidain naatanang'ayioki peetum aitayu ashomo alo aitumiya.

ore ena baye naa enetipat oleng amu kepuo iltung`anak aitayu isinkirr tenaiposha nepuo aamirr netum ninche ropiyiani arashu a etum ashom aateyierr nenya aitaa endaa.

Ore eninko pee inya ena, naa irreshu kulo matunda mekuto. Ore piidip akuto, nilo aitayu, nintayu irkiku, paitumoki taa inakata ainosa.

ore entoki naitiship tena siai naa kisuaya kuna arara enkare aisuaki endaa nabulu tiabori aa mpuka arashu ay daa ake netum atubulu nemetoyu.

ore entoki nagira aasa tene naa embata ena natadanyua inkiitin kutitik neeku ninche egiray aisho endaa peetum aatubulu.

Enetipat enabae oleng',amu ore nkineji na kidimi atalep, newoki nena ale, neyierieki shai, nidimi si ainosa nkiri enkolong' naba enaa enateyiang'aki.

enetipat ena baye oleng toolaramatak loomukuntani amu kidimi aatipik isinkirr atua enkare neitayuni nemiri netumi iropiyiani arashu a enyae aitaa endaa.

ore eng`eno naipirta ena baye naa irng`anayio kulo oishori mekuto ore peidip aakuto neitayuni aanya.

enetipat ena baye oleng oo ilukunguni amu keyiu ilukunkuni ilmosorr niindim aitayu lelo mosorr nilo amirr tosokoni nitum iropiyiani naa indim siininche atimira ake ilukunkuni nitum iropiyiani naa indim ake sii ateying`a tenkolong' niyieu.

Ore eninko tenintobir enasiai, na ilo emukunda, nintayu impoosho, nilotu akes, akesaki ewueji nebo, paitumoki taa inakata aitayu etaa impoosho ake.

Ore ena bae naa enetipat oleng',amu iidim ake nimir kuna tare, areu osokoni nilo atum iropiyiani, na ekiidim si nikintaki empolea, iidim ake sii ateyiang'a, ashua niwok kule.

Ore eng'eno nayieu ena siai naa keyieu niata eng'eno nagut enkiremore ore imbaa naayieu ena siai pee iyas keyieu naa iyata green house nipik emdaa tiabori temeinyial enkolong niata enkare niata sii embuliya.

ore ena baye naa enetipat amu keyiu kuna motonyi irmosorr neisho indim sii atimira lelo mosorr lenye niindim ake siininche atimira teniyieu nitum iropiyiani naa indim sii ake ateyiang`a enkolong niata sherehe.

kadoilita tene ilmasurin, impoosho, olkeseri, pilipili nadolita endengu ooltung`anak.

ore intokitin nadolita tene naa kadolita nkajijik are sapukin nadolita iltung`anak, nadolita ewueji nedalare inkera nadolita irkeek ouno.

ore eneikunari ena siai naa keng'as ormurrani alo enkang entito nelo asay ore peeidip atasayia nepuoi aalak inkishu nelaki iropiyiani paa ketumokini taa inakata aatoriku tosirua.

ore eninko tenesum oltungani pee eyiolou ena siai. naa iriku pee iutaki, ajoki iji ikunari, tenkitaariyiakinoto, oteutaroto pee etumoki atayiolo.

eibelekenye ena bae oleng' tenkaraki keya nelotu olameyu, nemeetae enchan. nelotu enkolong' sapuk, nirowuaju nemitumoki oltungani ina kata atuuno ena daa amu mishoru enkolong euni.

Enetipat enabae oleng' tolaramatak, amu ilo asotu kulo mosor teneidip ilukunkuni atoyu, nipik inkireeti, nitumoki ao osokoni ashomo atimira.